Enetipat enabae tenkopang amu ore enedukuya kwanza naa aidim atejo ,ore ena naa emauai arashu enkaitubului naitayio imaua naa ore tenewueji adolta imaua napasha irankin amu etii inanyokio netii isikitok . Ore enaidim atejo paa tipat enasiai omaua , enetipat amu itiship inkonyek amu ore pilo asipu imaua nenyoru inkonyek oleng . Ore eniare aidim atejo , ore oshi imaua naa kitumiay aikod inkajijik , amu ore oshi imaua elo oltungani aun nelotu aun tekutuk aji emulango pee elo naa akus enkaji enye metaa sidai naa kepuo anyor naa lelo tunganak oponu aparan ninye . Ore sii enkae naidim atejo naa ore oshi imaua naa kepuo asishore ilotorok aitobir endaa ashu aitobirie enaisho amu eponu naa aya nena tokitin omaua nepuo aitobirie enaisho naa ore pitobir enaisho naa eretisho inaisho toltunganak amu elo neaku olchani naa endaa sii tena aitoki , neeku enetipat enabae oleng , tiatua enkopang iyiok.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa ore enedukuya angas adol tenewueji orkiti bulb arashu oltaa otii iropiyiani atua naa kitodolu naa ina enkonorare ashu enchumata oropiyiani, aa savings . Ore enkae nadolta orkiti aini teine wueji oitodolu naa ajo kaji ingira aikunaa enakonorare ashu enashumata oropiyiani inonok. Ore enkae nadolta sii ewueji naijo olduka tioriong enatoki , naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa kajoki ajo ore ena naa enchumare oropiyiani naleng siduo toldukai arashu esiai ontaoni . Naku epuo iltunganak ashum iropiyiani pee eponu naa inkolongi edukuya nepuo naa asishore ashu neasie isiatin etipat anaa inkajijik arashu aitamokie inkera enche tosukulini arashu naa epuo aasie biashara poki akeyie nayieu oltungani neas , nitoki sii tena apuo naa aitai ake sentei enye napuo naa anya maakutiti.

Ore paa enetipat ena kias ashu ena bae tiatua enkishui oltungani, naa nchi eiko paa tipat. Ore naa eneweji nalotita aunore ashu ekiremore neremo oltungani nkitunkuuni oombenek inoshi puka naaji kapish, Ore ena siai enetipat amu epuoi aitushulaa ndaiki naapasha amu ilo oltungani atum ndaiki naapasha terishata nabo. Ore enkae naa kaisidai ena siai amu elo naa aibooyo kuna kitunkuuni enkare toonkulupuok pee misho eishunye pee etum kuna kitunkuuni enkare naitemu pee epuo naa aaku sidain. Ore enkae naa kesidain nkitunkuuni amu, Ore pee epurda kuna benek ,nelo naa aponaa empiron enkulukuoni. Ore enkae nee elo aibooyo enkulupuoni micho enap osiwou, arashu einyal naa enkijepe eina kulupuoni nelo naa ainyal empiron enkulupuoni.

Ore naa enikoni tenitobiri ena naa kangas nanu ajo ebaiki naa olchani ele otoojuoki tolchani oje naa ketiu sii tena anaa intapuka olchata, niaku ore nabaa natojuoki tolchata naa inji ikoni tenitobir , naa ilo oltungani adumu olchani liloshata niyau nilotu aisho metaara enkolong pelo asisiu , ore pesisiu nilo aibung orpanka ashu enkalem, nilo aigorgor iloshani lino ashu awojwoj , nepuku naa kuna tokitin ,nilo apakany ,nindim naa atapejo pee intayu empunyua ashu indimake akutu nejia ,nelo aok oltungani . Neku naa enetipat enasiai amu meeta sii irkulie kiek oponari petilaki atok. Ore enkae naba omaua kuna naa ilo ake oltungani adotu ashu aputu imaua nilotu apakany nilo naa akeyie sii aitukutu arashu nilo apej aitayu empunyua arashu ina , nena kuruon enyenak naa ninche naa epuoi anya ana olchani.

Ore embaye nagira aasa tenewueji naa kaidim atejo nanu ore ene wueji naa olduka kitok le safaricom ama kore pee ilo adol etii ewueji neigero mpesa naa kore oshi mpesa naa esiai e safaricom naata ina siai naa kore tenewueji naa etii ildukai arashu etooroki ele duka katitin matejo ong'wan naa kore teine wueji itobiraki pooki ngae pee eton teina kiti aji pee utumoki ashomo atareto iltung'anak opaasha neaku ore pee etootiworoki nijia naa pee etum itung'anak kumok usaidisi asioki aa ilo naa aret ore ene igero 123 ometabaiki naa akeyie enamba neaku ore ele le dukuya nebaiki niasita ninye esiai nashukuni iropiyiani arashu nairiwarie ilopiyiani ore ele likae liare neasita esiai naitobiri ilainini oiriwarieki sentei naa apaasha naa ake pooki ng'ae too wuejin naijo nena neaku kore pee idol tenewueji etii kuna selenk uni arashu ntakilen uni neata pookie ng'ae esiai nayiu napuoi aretoki pee itobiri teine

Ore entoki naitadamu ena siai tebadol naa aitadamu olarikoni opa li onguan lo losho le Kenya otupukuo apa ninye nejoki itung'anak le Kenya easita siasa nchere ore pee kipuopuo aisho arashu agelu mataa olarikoni linyi nalo aisho inkere inyi intokitin naa ji tablets arashu laptop naatum aisumare tenkisuma enye naa ore oshi anaa neinyianguni nena tablets neitu etum inkera pooki olosho le Kenya neaku inkutik sukuuluni ake naanotito neaku kaitadamu nanu enabaye arashu ena siai ilarin leilo arikoni naa kore kuna kera tene wueji ilio ajo inkere naata emua olmoindi amu egol pee itum isukuuluni e Kenya naagira aisumare ena siai e laptop arashu kuna tablets neaku eutu ajo inkere oolmapari naa imee inkera olosho le Kenya kake ingera ake olmapari

Ore oshu peepuo ilsiasani aduare iltasati te nkop oljaluo etaa etabauwa enkata engelare naa ore nedukuya, epuo oshi ninche ainguraki ate nkurai amu ore peepuo enetii iltasati naa kepuo awuosh impishai ebuata pookin neisho ninche nkutii iropiyiani neisho inaina peedol ilkulie tunganak aajo ltunganak kulo sidain amu kore lkulie tunganak edol iltasati anaa iltunganak le tipat neaku enare nesuj enejoitp ninche. Kore neare etu, epuo oshi aing'oru iltasati pee eutaa ninche te siai naa engelare amuu kore naa iltasati naa keyolo neikunari oshi inia siai etaa peebau enkata engelare peemelo oltungani aureu ajo imaniki nalo aurori arashu nalo naa aiminie olorika. Ore enkae naa epuo pee epo aisho kulo tasati lainyangaka arashu kepuo aisho inkamilak amu kepo ninche airuk aajo kore pee kinchori inkamilak naa elelek ilo aya ilo lorika.

Ore enasiai naa eton aasapuk oleng tenkopang amu ore ena aitubului naa enkaitubului najo ilashumba thine . Ore naa enaitubului neeta esiai sapuk tenkopang inapeton aasapuk esiai enye . Ore esiai enye edukuya naa ore ena aitubului naa easishoreki anaa olchani amu elo naa abak oltungani oota emoyiani orgoo arashu oirokita . Ore enkae naa elo sii aret oltungani pee eututi endaa tenkoshoke enye. Ore sii enkae tena na ke epuoi oshi aelare ashu aitobirunyie ilat napuo aret oltungani pemeatau ntokitin tenkomom enye . Ore enkae tena naa ore oshi ena aitubului naa eyirishoreki amu eeta naa eropil aitubului enkishui tenkopang.

Ore ena naa enkapishi, wore ena kapishi naa etubulwa ake oleng', nelotu koree taa ekira apik naa inoshi poga enye sapuk nagol, nelotu naa inkulie tokitin aabulu tiatua ninye. Neeku wore ena keeya natubulua tiatua ninye, ninyiala ninche metaa mekure eeku empukai sidai. Amu, enare duo naa imbenek naatii atua enewuoji, kake adolita enaa ekira aitapukanu tiatua, nebaiki naa sii naa inkishu naatoonyo, arashu akeyie inguesin pookin kulie. Nelo sii nebaiki naa irkuruk arashu ildudui oinyiala ena mbogai, nelo naa aaku ena mbogai iji metaa mekure duo elo aret olopeny. Naa wore sii inyiale inji, etaake kishori inkishu metama, arashu epoi naa aanangaa, arashu edungokini enkop pee elo apurda, neaku naa empolea tiatua enkuluponi. Nisho enkuluponi metopirro oleng', kake elo taa olopeny hasara, amu mekure ele atum empukai nanya, arashu enamirr.

Wore ena naa osamburrimburri, arashu orkurso torono tiatua inkaitubulu. Naa wore ele kurtso, elo naa ainyial esiai enkiremore toonkoitoi kumok. Amu wore idolta iji, elo saai nisho enakaitubului metaa emooi, nisho naa enkeeya nainyial enkaitubului metaa mekure elo aisho oleng'. Naba imbuka duo, nelo imbuka aagiligila metaa mekure aa sidain. Ashu elo apik enkiti terit nalo ainyial ena kaitubului metaa mekure naa enyaai. Neeku osumu toonkishu arashu tooltunganak. Naa ketorono ele kurtso. Wore enkae naa kiidim ainyiala sii enkishui oltungani amu wore pee kilo aony ele kurtso, naa kilo sii aitamoi oleng'. Naa wore nabo mitum sii irkiek likibakieki, arashu nabo milo asieyo sipitali, naa kiidim sii aayie enkishui ino. Neeku enare ninyianguni irkiek oarr kulo kuruk, nepoi naa aalam oleng'.

Ore naa ena naa enkoitoi nabo naasi tiatua enkiremore oinkaitubulu naa ore ena kumok inkaitubulu nauni tena oitoi naa ore enepuoi aikunaa ena siai matejo duo nabo kiata empeku matejo oh enkaitubului naji lantana neaku kipuo adung'u e ele shata loji lantana adung'u tolng'osil nikikuonu adung'udung akeyie tenkadori matejo isentimitani tomon oimiet pookin kore pindip atudung'udung'o ang'urrung'ur nilo aremoki enkop arashu atua enterit nindipa aitobira nintai olchafu nipik empoleya ore pee ilo audoki ina terit arashu ina kulukuoni nibukoki nincho naa metubulu arashu nincho metotona towikii matejo are nepuo naa aitai kuna aitubulu intana neitai sii onkulie benek ng'ejuko neaku naa enkaitubului ena nilo adotu niun tolchamba sapuk amu elo abulu.

Wore imbaa naidim atejo ekira sirkali ekenya aisaidia iltunganak lenyanak te E-citizen, naa wore ene dukuya, wore embaye elakare oonkajijik naaji affordable housing, naa itelelia naa esiai e E-citizen amu, epuo ake aadungu icentei teniewoji peeleleku. Wore sii enotore oonkulie tokitin etipat tiatua enkishui oltungani omanyisho tekenya enaa enkipande, arashu embalai ereware oongarin naaji NTSA, ilo sii tena atum esiai e kra arashu esiai endungoto ooropiyiani te sirkali, nilo sii atum sininye birth arashu impala eiinoto tenebo oniana ekeeya nabo naa niminie oltungani

Ore ena toki nadolita naitadamu enkolong apa atulusoi telde ari nashomo apa iltunganak lolosho lenkenya aa elelero ooji Gen Z nepuo aiandamana tolduka sapuk le Nairobi okulie dukai sapuki aishiraki sirkali aajoki elipie ushumi. Elio irpolisi eerita lelo tunganak aajoki peyie meitoki ailepilepaki serkali peyie eitadou uchumi. Etimira apa irpolisi lelo oidikidiko nemiraa nenangieki teargass neari kulie metuata tena rishata. Nenyaakita ake aitoki aigil ena siai.

Ore naa tenadol enapisha, na ke aitadamu olarikoni ledukuya apa lolosho le Kenya. Ah eji ninye enkarna Jomo Kenyatta. Ore apa ele arikoni naa, olarikoni sidai otoriko olosho le Kenya tesidano. Naa kore enewueji, naa enkurare enye. Ore apa pelo aiminaa ilo arikoni, nepoi aiturraa ninye tenewueji. Naa ore enewueji, etii etaaniki karibu bunke olosho le Kenya, naa kore enewueji naa enewueji eshomoki naa anukarie orais le Kenya oshomo apa arikoo olosho le Kenya aiter olapa le nineteen-sixty-four, ometabaiki nineteen-seventy kumok peutu ajo olarikoni sidai apa ele, naa olarikoni le Kenya. Naa nejia naa adamu tenadol ena.

Ore naa iltunganak oopuo oshiake entumo ebunge naa ilbungei, amu kore ilbungei naa iltunganak otegeluaki pee epuo aiatasheki wuejitin esng',naa ore te losho le Kenya eatae ilbungei kajo oobaya iip are o hamsini, ore kulo bungei epuku poki ngae te wueji enye arashu te wueji nerikito, neponu naa bunge aaponu aapo aimaki intokitin naagira aimaa too wueitin enye abaki naa inyamalitin arashu naa pooki toki sidai nataase, naaku kore ninche, ninche oopuo aaret iltunganak ashetaki irbaribarani nabo eishooki ninche sentei te ofisi ekaunti, naa kepuo aashet irbaribarani neshet isipitalini, nepuo naa alaaki inkera nemeidim ate sukuul, neshet sukuulini, neiger olmwalimuni naa nena taa oshi ntokitin naapuo airo te bungei, pee etilakini naa aatodol neikoni peereti.

Wore naa nemadol ena, ena kias naa kaitadamu intokitin kumok oleng'. Kaitadamu emasho enkiama, tenkop ooswahili, arashu lelo tunganak oomanya inaalo karibu enaiposha, amu wore pee idol tenewoji oleng' netiu enaa etii iselenken kumok naanapita inkitoongiti, naingua atua aji. Neeku eutu aajo ekira ninche aarik esiankiki aisho olmoruo lenye, peelo naa aiteru sininye enkishui enye, tenebo olmoruo lenye. Netii sininye enkae yieyio natii bata ekuna siankikin natoosho olaini, naake ebaiki naa ngotonye inia siankiki nakira aishooyo. Nishopoite sii oleng' kuna toyie, ishopo inkilani naanyanyuk, netesheta sii irpapit oleng', netinyilita dei duo tesidano. Neeku emasho ena nakira aashipakino iltunganak amu epoitoi aishooyo esiankiki meshomo sininye alo aiteru enkishui enye openy.

Wore tenadol ena kias arashu enabaye naake aitadamu nanu olale le maasai Mara amu wore tenewuoji nadolita inguesin naapaasha, naatii ewoji naijo orpurkel, naa ijo oshi etiu sininye Masai Mara inkulie katitin amu elo nemetii olari. Naa wore tenewuoji etii inguesin naapaasha, nadolita ilotikoshi etii irmonyi, okulie naa kumok nemelio aitobiraki. Naa wore tenewuoji ebaiki ninye netii ambaka olowuaru, etii sii inguesin pookin naapaasha. Neeku aitadamu nanu olale le maasai Mara amu kore kuna ngwesin naa kegirai naa saai aanyamalu, amu elio ajo metii enchan enakop. Naake etoyio oleng', neeku enyamalu kuna ngwesin aalayu inkujit tooniana naanya inkujit enaa ilotikoshi, nelayu sii tena enkare naok amu epuo naa aapuo enelakwa ingoru enkare. Naa wore sii tena sininche niana kulie ngwesin enaa ilngatunyo loonya inkirik, epuo naa siinye anya esumash amu mekure etum

Wore naa enaiko pee alimu ena naa kaidim atejo, adolita tene wueji olarikoni, naa wore ele arikoni naa ninye orais lolosho lekenya, neji ninye enkarna enye William Samoe Ruto, naa ketiu enaa enkopisi enye etii, amu wore pee idol eeta impala enyanak teniewoji, neeta enkalamu, netiu enaa ibungita inakata entumo tenkopisi enye amu, elio ajo etii oltungani okira airorie. Neeku ebaiki neeta entumo neeku ninye okira arikoo ina tumo, neeku enkopisi enye ene amu eata embendera olosho lekenya. Naa kelio sininye ajo etishipe oleng'. Naa enetipat ena baye nabo elo aibung orais okulie arikok entumo amu, epuo naa airo toonagut ilomon ookira aitanyamal iltunganak lekenya, ningoru naa eniko pee eretoki iltunganak. Naa wore sii tena, epuo kuldo kulie arikok aitabaya irkiliku, aitabaiki iltunganak lolosho lekenya, pee eeatau osiligi aajo epoitoi aaret ninche

Eeh kekumok irkiek loosero laabak imoyiaritin kumok. Naa wore pee ayielou ajo atooko olchani oishaa, naa nabo alo aning osesen lai ekira atum naa bietisho. Arashu nabo alo naa atum inkibelekenyat tiatua osesen lai. Matejo duo nabo aata emoyian olkirobi. Wore pee alo aok olchani lolkirobi, neiteru naa adungori enkima nabo iyata duo enkima sapuk tosesen. Nelo sii adungori, nelo sii adungori oltungueki nabo eruko duo inkumeshin, nelo adungo sininye enkiroget nabo ilo goo nirrogita, nilo naa akeyie adol ajo inoto bietisho, naa etii oshi irkiek laa kepuo aibelekeny osesen aa iindim aatoojoi, iindim sii nabo iata oshi entoki naji allergy, naa kiidim airrogie, ashu nilo naa asing, naa keutu naake osesen ajo etii naa inkibelekenyat naatijingutua osesen lino amu itooko naa olchani.

Ore tenewueji nadolta enkiti tito nadolta enkaina oldakitari amu elio ishopito ntokitin naji gloves neeta sii osirinki neremito enatito enkaina , naa ore enasia naa enetipat oleng tiatua enkishui ang . Ore enasiai natii ene nebaiki neetuo ildakitarini tosipitalini aponu abaiki iltunganak tonkaingitie aisho naa matejo chanjo arashu olchani lemoyiani nataduaki ajo elo nelotu neku epuo naa amanaa nkangitie aisho nkera ashu iltunganak lelo shanito pee elo aibooyo emoyiani nataduaki ajo kidim aeu arashu emoyian naeuo arashu epuo ake aisho iltunganak ilchanito pee etumoki naa atodol biotisho enye ajo etaa sidai . Naa isidai inasiai amu keponu ninche aingoru intae toonkangitie inji nekipuoi naa aihudumiaki.

Wore naa entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena naa, kaitadamu ewoji neji Fort Jesus tenkop e Mombasa. Naa wore fort Jesus naa ewoji apa netesheta iltunganak, arashu ilashumba, opa laeotuo naa aarr iltunganak lekenya arashu aitawala, neshet apa ninche pee etumoki tembata enaiposha pee etumoki aatodolu ilmangati lenche. Naa wore enda kiti aji naiborr tenewoji, naa inewoji apa epuo aajingie atua inewoji, nepuo aasipu tenelakwa aasipu oltungani ashu olmangatinda oloti aarare ninche. Neeku wore endaaji naa keret apa oleng' tesiai napuo aasipu ilmangati lenche enetabautwa, pee etumoki aashom sininche aataarare, arashu pee ingoru inkoitoi naapuo sininche aarie sininche. Naa sidai inia siai sii amu, ekira sii arrip orkuak loo lelo tunganak naa keyau iropiyani atua olosho le Kenya.

Ore naa entoki nalotu indamunot ainei enabadol ena naa ore ena siai naa enoshi nilo oltung'ani alotoo tiatua olmanyara lino peilo naa aitai indamunot torrok arashu meilo naa ainot enkijape sidai nalo naa aibelekeny indamunot inonok nikincho sii enkae golon ng'ejuk nikintobirr sii osesen lino naa sidai ina siai amu ore piilo alotoo tewueji naijio iyie ena naa ilo adol inkaitubulu napaasha naitiship inkonyek naa sidain nilo adol inkweny napaasha nilo sii aas enkiti masoesi enkarake iloito aloto nilo sii ae refresh eng'eno ino osesen lino nitum naa enkae golon ng'ejuk naa sidai ena siai amu eisai elo aret iloshi tung'anak oota stress arashu oota indamunot torrok mejitoki aataamu kore pee ilo alotoo niol intokitin sidain inkaitubulu sidain inkweny arashu inkulie ng'uesin naa isidai oleng kilo uh aidung'oki ina stress niyata.